Koree entoki nalotu endamunoto tenadol ena pisha naa endaa ena sidai natayaraki aitobiraki kake ngwesi mayolo naitushulaki tene amu ijo ketiu anaa mee enkirri oonkishu kuna, ijo dei ketiu ake ana olgali ake, mayolo kuna kirrii ajo kee ne eng'wes tengaraki meitayu kuna kirri ne inkiteng' katukul, neaku endamunoto nalotu naa peidimi ainosa kule tokitin aitobira inkirri enye nenyei mee lasima metaa inkirri oonkishu ake enyei, naaku ina damunoto nalotu olokunya aai tenadol empisha naaijo ena.